Kore naa neas lbeasharani peyie etum naa ninche pooki lning'o teina tesokoni naa namirishere ninche, tanaa sii teneina beasharani enche ekila mpari, naa kore naa nekwe, keyeu naa petaa kore lnaa lbeasharai pookin loti sokoni naa kore naa bei namire ninye ntokitin naa mepaasha naa nolkule keyeu naa metaa keriso ninche pooki bei payie etumi naa pooki aatirisioto netumi naa siake pooki lkastumani payie meaku na sii ake ninche ke naa ketamaya etii inia sokoni.

Kore naa ntoki natanyie losho lekenya kuloo payeng louniuni toboo naa kore naa naa nekwee, kore naa kuloo payeng louniuni tene toboo naa meata naa ninche musaidisi totung'ani, keyeu duake nakuu kore pataa ituuno naa lpayeng nuroyei naa ayiaya heka lino sapuk hawun naa kore abaki lolo owun toboo naa meata abaki ninche ramat anaa duake kuloo linonoo lotii lekai shambaa tanaa likai hekaa amuu kera naa ninche loikenoro alang naa kulo owuniuni tenee toboo.

Kore naa retin naapiki naa peyie melauni ndaa te losho lekenya, naa kore enekwe, kore engai mat oshi naishoori lantarara peyie epuoi aaun toolchambai, naa keishoori naake era kitok metaa kore naake kulo tung'ana loun ilchambai naa ketum naa ninche endaa era kitok pemeaku naa ndaa kini te wueji. Kore sii ngai toki eare, koree ngamata endaa idipa naa awo, nesheti naa ilkombei peyie etumoki aapik ina data, neaku kore najo nkolong' wou, neaku naa keetai ndaa kitok.

Kore naa neiko beashara okibelekenyat tenetanyamal beashara nalo nkopi eboo, naa kore nekwe, kore naa ana beashara natii naake ninye nemera naa ninye neboo, naa meata naa ninye kuntwaa ngamarani kumo ana duake nkule silinkini naa nkae ari tanaa sii ninyang'u nkae toki anya amu itaaniki naake ng'oji ino, naa kore naa ana beashara ninye naa eboo, naa keata naa ninye ngaramani kumo, amuu ira naa ltung'ani duake lolo naa keitumia nkule silinkini kumo alang' ana natii ninye naa ake ana ebo naa niboitere tene.

Kore naa ntoki nayeuni peyeuni mali eramatare atwa losho, naa kore nekwe, keyeuni naa naboisho olning'o taatwa naa losho ale naa lemaa, kore toki nkae toki eare, peyauni naa kuna mali naa atwa ale osho, naa tenelo duake niraa eyasita nkae beashara ino, naaku keitoki naake, imir duake niputunye, naa tenelo sii duake nnaa nitum nkae asara, nimir naa duake kuna naa kuna mali inono neata tene eboo, aase naa ilo gasi.

Koree naing'olikinot naa niima teniloayiaya ntokitin losho eboo na koree eninkwe, lasima pilo serkal kuna oposini eserkali ningasa aiya emabala teine na naitodolu ajo iata orusa niyaunye ntokitin teine neakuore enkai toki eare na silingini na kumok intumia na teine tenilo na ainyangu nonatokitin tenipik na ngari obkulie melin mbaka na nebau enkop ino ore pemening oltungani nkutuk neaku pookin eboitare neaku nelo Aya ntokitin tolosho le boo.

Kore naa neikoni tenesukuhishai larabali leramatare taatwa nkopi naapasha, naa kore ng'as nekwe, neng'asi naa aites kulo tung'ana aku kore duake tenelo nepuku nkae afasi elikae gasi neishori naa duake ltung'ani onere neishori, naa nemeatae naa duake nkae gela natii atwa, aites naake ltung'ani oatajiri, oalinchi, oa lik naa duake tung'ani dorop lemeitoki eata, netesi naake ltung'ana pooki aiko neja. Kore sii nkae toki naa kore duake teneaku naa auwa ndaa tanaa nkare, neyeikini naa ltung'ana tokitin nauwaa keata ltung'ana taabu oleng', peyie meitoki naa ltunga'na aoro naa nena tokitin nauwa keikuni, neyeuni naa neina tokitin nauwa kekuni te nkop metaa naa kekumok.

Kore naa sababu naironyeki naa kulo afakadoni looyai ninche kuna nkopi eboo, naa kore nekwe aing'uraa naa niche tanaa keoto, tanaa sii kewon ejon, amu kore naa lojon naa kogol naa ninche naa kore naa kulo looto, kore naake ninche puurony naa kenana naa. Naa kore sii nkae toki aanyo peironyi naa aing'uraa naa ninche tanaa ketaroite, tanaa naa keisupati, aing'uraa tanaa ketuudete atwai tanaa sii etu. Naaku inia toki tashi payie eronyi kulo naa keironyi naa ayelou naa supati naa loyai apo naa amir teine teb teide naa tenokwa nkopi eboo.

Ore enangata oleng na tanaaku kaata ake olchamba lai alang tanaaku lchambai openy leramatare ninye kimpoorita amu ore entoki nanyorie ina ore ele shamba lolopeny ilak akeenye nchilingini neakubore naake endaa nintawuo tiatua kore naduo shilingini nitimirua tanaduake nkuni imaniki na eyawa olchamba naduo pookin neaku ore entoki nanyorie olalai ore ake paidip enda natii atua ore pamir ina daa ore asili pookin naitawuo neaku nainei ake ore entoki olopeny keeta ncheriani enyenak.

Kore naa neiko lairemok naa payie meimu ninche larabal, taatwa lchambai lenche, naa kore naa nekwe, keyeu naa ninche metaa kore naake ira naa laremoni loata lchamaba lenye, keyeu naa metaa eata mpala, naa te naing'ua sirkali, naitodolu naa ajo lino naa lo shamba. Kore sii aitoki nkae toki, keyeu naa toki naa kore laremoni, kore lchamba lino naaku itowa naa apik duake nkule kuku, tanaa nkae sengei, paa tenelotu naaduake nkae swomi eltung'ani neim ine naaku metumoki naa atijing'a.

Kore ndamunot ainen arashu duo ninche larabali lalchamba naa kore naa ale ana naji larabal lachamba, naa ltung'ana loora ninche aoro nkulupo ameata lemejo, naa nanai ene, naa kore naa neas sirkali payie esaidia naa ninye kulo tung'ana ana payie eko naa ninche kulo tung'ana peemera, naa neishori naa ninche mpala naaji title deed naitodolu naa ajo neng'ae ene. Neitaini sii ltung'ana oisomate, looyuolo naa ninche atudung' nkop, atororoki naa ltung'ana.

Kore naa naatisho naata laremok loomany ninche manyat nemesheta, naa kore naa niche meata ninche ale arabal lorae naa aoro kulupo tanaa sii naa lchamba, tankare ake meiding'a naa ninche teng'oji nemanya. Kore ninche naa kelamlama aku menyikinyika ninche ng'ojitin meata ake ltung'ani lemetii naa loruko lenye ntakare ake moboreki naa nkop natii ninche kera ninche kuni oleng' teine ngojitin naa netii sii eyolou naa ninche ena nkisuma naa naorori nkop adung'udung' naa nkopi.

Kore naa neiko laremok kutiti peiye etum naa ninche reteto esheria tenkata eolkeesin, naa keyeu naa ninche naa keshatakini lbarbarani peiye etum naa sii ninche ashom atimirmir naa ntokitin enche kuna naa naitai lchambai lenche neshetakini sii ninche ng'ojitin nepik ninche ndaa petaa kore naa nkata eolkees, naa keata naa abaki ninche ndaa nanya naa inia ng'amata nairewaju naa lamei tanaa sii lkees.

Kore duake nkamata naaku tata meatae nchan nulo duake niun aikata naaku etu naa eku naa atibiraki nimaniki aku ninye duo amir peyie itum atalaa lopeny lshamba naaku meitoki naa intayia telshamba nilo naa amir niyeu naa lopeny silingini naaku kintanyamal naa teine, Kore sii duake nkae katai ketaa naake lopeny sheria naa elshamba lenye nimaniki naaduake kimiraa nkamata naake pooki amu lenye naaduake lshamba.

Kore naaduake lkutwaa lemurwaa tanaa sii matejo shif keidim duake ninye ashomo atabai naa ofisini esirkali nolo naa ayeikii kulo tung'ana loopeny lchambai kuna palai naaji tittle deed peemeitoki naa ninche aata nchankar aoro naa nkop. Naaku kore siduake aikata keidimai sii duake payie naa eimu sirkali ine, neyeu naa ninche ltung'ana oisomate peoponu naa ninche adung'udung'oki ltung'ana nkop peemetoki naa ninche aoro naa lchambai.

Kore lshamba lolopeny naa Kore naake paida pooki natai ninye nennya naake lopeny lshamba eaninye peny, Kore sii nkule baa naipirta lshamba ninye apeny naaku yie naake oingorita yie apeny kore naa lshamba loltungana kumo kore naa nia paida natai lshamba naaku naa keikini tankaraki naa keikumok ltungana eworor naa ana paida ale lshamba naaku kore sii duake peaku ketae ramati nayeu nerori nausu naa ale lshamba naaku meseyo naake oleng tankaraki ltungana kumok naa lopeny naa lasima payie emarie naa pooki petumi naa nia bae.

Meitoki naa ninye aata nchankar lolkule aramatak duake tankaraki kore ana taitol naa keitoduya naa ajo nenye naa ine namara keata ninye lolshamba taharamu keyelo abaki serikali keata naa ninye ilo lshamba naaku keaku naa lorabal kiti taana meatae siake pii naa amu keaku naa loshamba lenye yuoloti loyelo naake ltungani pooki peraa taaduake kule aramatak tanasi duake serikali naake enia murua enye ololo ltungana si lenyena naa lenia murua enye.

Meata naa ninye lopeny loipida nemeata naa aitoki title deed tankaraki keikumo lopeny naaku meeta naa ninche nia naji title deed Kore naa aitoki nkae toki kore ana kop naatae naa meata aitoki ninye ramat tankaraki kore naa kulo ltungana lopeny keikumo naaku keikakuno aitoki ninche naaku kore aitoki nkae toki meeta naa ninye mandeleo tanaasi nkae usaidisi nangua serikali.

Kore aikonyaa lchamba naa ltung'ani lemeeta ninye murua tanaa nkop natur ninye apik ndaa naa kore naa neikoni peeret naa keiyari naa duake ltung'ana oisomate neliki naaduake ltung'ani lemeeta, naa faida elchamba tanaa sii nkop naturii payie etum sii ninye ainyang'u naa tanaa sii atoomonu, peetum siake ninye atuturo aitipik naake ndaa ana neasita naa lkule tung'anak pooki.

Kore naa neas kulo ltungana loipimaki naa ltungana lshambai naa kopuo naa ninche ine naa ine netii lolo lshambai nopuo naa aipim neinguraa sii tana lopeny ine ng'oji taitol diid nebaki sii niche nie tana ketae ilo lshamba tana imaniki sapare neing'ura sii ninche netuu nie netii lolo lshambai tanaa naa lowuan tanaa sii ng'oji neiperere naaduake aing'or naake ninche ng'oji nenere duake pepiki lshamba.

Kore naa kulo airemok kunini naa meata naa ninche kuna pala naaji tittle deeds naaku kore naaduake kulo tung'ana naa lotii ninche nkitoo, naa koponu ninche aisimarie ninche kulo shambai lenche tanaa sii kuna kulupo enche nemeata sii duake ninche nkae usaidisi te sirkali nalotu naa asaidia ninche. Naa kore toki naa larabali naa keata atoki ninche larabali aa kitok naa ntakre ake kulo tung'ana loshulare ninche tene tanaa sii duake lkule aramatak, nemeeta sii duake ninche kini akili tanaa nkisoma nayuolo ajo kerijistai naa lchamba ayeki naa ina naji tittle deed.

Kaata lchamba laune shaake lpaeg naa omaragwe, naa kira kumo kinyeita amu kira ltung'ana okuni, naa kore taa nikinko, paiye mikira taa kuoro ale shamba naa kuworwor naa ale shamba petaa meata naa ltung'ani lemeata naa aitoki ninye nkini ng'oji enye nkini bata enye elchamba naune siake ninye ntoki nayeu, naa pimikira kuoro.

Kore apa lolo aramatak kutiti legarisa naa kera apa ninche ltung'ana loramat swom, naa kore taa ntankare ake nkolong', neewo naa nkolong' naa amut swom enche neyeu sii ninche aku ketaa kowun sii ninche, naa kuna daki naaunitoi, amu kowun naa apa nin kowun taata ninche ntoki natuwaa ndisi, neun sii duake lbeasini, newun kuna bene nanyorii auwaa oo suguma, neun sii lmushele, neun aitoki lpeg naa keteng'enta naa ninche teinabata.

Kore naa neiko olameyu teneitanyamal enkilepunoto eramatare naa kore te bata eswom ketum naa swom sumash netum sii nkure nesasu naa ninche ntankare ake meatae naa nkujita nemeatae sii nkare kore otoki tebata endaa ana elchamba naa naturuni naa meatae naa nchan nalotu naa aitoi naa nena daki naatuunoki te lchamba metubulu naa ninche pootumi naa aitai naaku keaku naa kini ndaa naitaini telchamba tankare ake meatae nchan.

Kore tale ari naa keisapuk ngarama endaa aoleng' takaraki, keatae apa ninye laamei sapuk talei aari neeku inia paa keatai naa ngarama kitok takareki meatae apa nchan naa naitubulwa ndaa natuunoki te lchambai alang' ldo ari apa likae, kore apa lduo aari likae naa keisapuk nchan oleng'petaa keitoiyo naa abaki ntoki apa natuunoki te lchamba naaku naa ndaa kitok naitayiaki te lchambai.

Kore naa peetipika srkali reteni ripoto endaa, naa kejo naa ninche payie, poomotum naa loshon le Kenya nkolong' naa. Tanaa sii pemeaku ndaa kini naa tale osho le Kenya naaku kore naa ntoki naitodolu ana keyiolo naa sirkali ajo kolotu lamei naaku meate nkare nemeetai sii nchan naitubulu naa ntokitin naatunoki te lchamba.

Kore golikinot nayeka ana ekonomi etata ara laramatani, naa kore nekwe' naa maata ng'eno naipirita kuna oitoi edijitali, kore sii nkae eare kuna kulo nkuru naa loonya ntokitin natuuno te lchamba omoyianitin mayolo sii neikoni naa tenesuiarii lolo pemenya naa ntokitin. Kore ake aitoki nkae toki naa mutum naa yuo kulo tung'ana kunini kira laramatak kunini mukutum naa yuo kulo looni likipoo aisaidiarie ate, naa kore nanare peasi neshetakini duake yuoo lbarbarani teng'ojitin nemetii, neishorii sii aitoki yuo nkusoma naipirita nekoni naa kuna oitoi edijitali tenetumiari.

Kore te nanuu naa ketereto naa oleng' ramataree enkigerotoo eltung'ani naa kore duo ltung'ani eteretoo oleng' naa ltung'ani naa loisomee loyolooo naa ninye aisomaa naa nejoo naa kuna ampai amu koree naa ilo tung'ani kore naa nkoitei naisaidiarie naa ninyee naa kotum naa ninye silinkini nalakii naa ninyee teneaz ninye alee siai naa kore naa etumo ninye nenia silinkinii neisaidiarie naa ninyee koon.

Kore naa nyamalitin naima laremok lenarok epirta naa niche ndugoto enkopi naa kore naa kulo aremok lesuom kera naa ninche okulo loturr niche lshambai apik ndaki naaku kore sii aitoki nkae toki kera si ninche kulo ltungana loji lkipisigis ara naa ninche olmasae eworo naa niche nenia kulupo netaa sii kore kulo ltungana oitasheki ninche kulo ltungana ketaa keya niche nkulupo elopeny netamaicho aitamae naa lopeny nkulupo.

Kore nyamalitin naima laremok lekajiado naa metumoki niche awata ntokitin enche sokoni atum atimir teine nemetii aitoki nia kop enche nkare kera naa nkare kini teinia manshon enche naaku kore atoki nkule mali enche atua tata silango ekiserian naa meata ninye ramat pii nolo si aikata naa kore lamei teinia kop naa keisapuk neitoi nkop metaa metii nkare nemetae naaduake abaki nchan nalotu aisadia niche aisho nkare.

Kore naa ntoki ning'or tekwe tenolo duo metaa ng'amata niyeu niun lchamba lino ing'as naa ayaiya lantarara supat, nulo naa atoki ning'uraa ine ng'oji nia kuluponi metaa nkuluponi supat ninye nashaam naa ndaa nauni, ning'uraa sii naa ajo keuwa mpaash nipik terishat naa ndaa iunuto, ning'uraa sii tanaa ketii nkare ine tanaa kera nkare kini tanaa sii keisapuk, ning'uraa sii duake ajo kouwaa lgasi naa lonyae tene lgasi kitok tanaa kini gasi.

Kore kuna ajijik nanyorii tata edigitali naa keata naa ninche paida sapuk oleng amu ketiai naa niche mauani kumok siana lenche naaku kore duake puloamir nitum naa silingini kumo aku menyukore nana neaku nkuni mauni etiai naaku kore duake puloamir naaku nkuni silingini itum naaku kuna naa etata kuna ajijik nanyorii etata niche naa naata paida sapuk oleng alang naapa eapa.